Kirwokindet nebo kokwenyuu bo taonship silipwet bomet ko Reuben Ng'etich ko kirwokindet ko chito neindochini kokwonik asikosub biik chebo kokwonik Sheria chebo emet ako inendet kotononi eng' kwenutab kokwet ak serikalit neo ko kasitab chief kou koker kole karib kalyet eng' kokwet neindojini koker inendet kole kakiyai kou yemoktoi serikalit neo nebo emet eng' kokwonik koker kole kakiityi kakuyet eng' yo kabit terchinet eng' kokwet koyum kokwonik akokimit icheget asikoker kole kayayak kasitab serikalit neo akomwaita ng'alek chebo kokwotinwek kou ye mokchingei biik eng' serikalit neo

Kot neking'ote ng'atutik nebo emet ak kot cheking'ote ng'atutik chebo county kotugul koyoei kasitab tekset eng' emet ngeker kot neking'ote ng'otutik nebo emet kochobei ng'atutik chebo emet kerei ole yoitoi kasit serikalitab emet kokon budget akondoi biik eng' serikalit neo ko nito kotoreti asikotech oratinwek ak tukuk alak chebo emet eng' barak akokon rapinik chechang' ko ichek komuchi kotindoi shidaishek cheterter kou bolotet ab emet imuuch komayoichi kokwotinwek kou ye moktoi ko ng'atutik chebo serikalit nemining' kokochob Sheria eng' serikalit nemining' kokon budget nebo county nemining' akotononji biik eng' serikalit nemining' ko icheget ko mii ak biik akongen tukuk chebunei biik eng' kokwotinwek icheget kochetekse eng' kokwotinwek akokochin biik kandoinatet eng' ng'weny akongen biik mising' ole kiyoitoi kasit kobun icheget ko shida neng'wai ko ng'ering' rapinik akora terchinoshek chetindoi ak serikalit neo ko eng' kabwatenyu ko serikalit nemining' konomegei mising' eng' ng'alekab tekset eng' emet amu boishei icheget ak biik chemi ng'weny chemi kokwotinwek

Eng baretab pendaetab moet eng kokwatinwek chemami tuguk che chang anan yopendati biik konyalu koip ngalechu; kiun eunek komie keboisien sabunit ak beek kotoma iyomisie, yokeroo ak iboisie olekitaretegei ak yon, yokenam tiongik anan ko chabuk. Imuch iboisie kora sanitizer yon menyoru beek ak sabunit. Boisie beek chekiyee che kikechemushan anan kikechuchukan anan chemi chubait. Boisie amitwogik che toma kotebi mising chebunu imbar ak chelolongen. Matiboisien amitwogik che toma kechop eng ma. Iyun komie machungwek kotoma iboisie. Matiboisie amitwogik chekichobe eng oratinwek anan ko street food. Boisie olekitoretenge ole tilil. Inet en kokwotinuek akobo tililindo. Eng lagok ko kikochin kochuchun agoi konyit arawek lo sigetoi kebai. Kora konet agobo kerichek che kile rotavairas eng lagok chemengech. Toreti eng bendaetab moet. Kobiik checham kobendoti kikochin chekile cholera vaccine. Yekakonamin bendaetab moet iwe sipitali ipinyoru toretet